Kuna inkoitoi naiboorie Nairobi esiai o larabali, ore enedukuya, naa ore peyie eibung’a erikore e Nairobi tenebo lelo aitashekinot le seriani anaa ilpilisi, naa keibooyo ilarabali teleleki. Eishaakino neigir erikore e Nairobi ilaitashekinot lolkijijini peetumoki ayau eseriani too wejitin pookin naarikito ninche. Eishaakino neibung’I intumoritin te pooki rishata pee etumokini atany esiai enkaruisho nelikini iltung’ana metalama esiai o larabali. Esishaakino neishori iltung’ana enkisoma naipirta esidano osotua o naboisho, ore sii engai naa peigeri ilbarnot metaa mewuoyie ake emeeta isiatin, nesheti isipitalini.

Kore naasita olkerenke le nkop ang pee erep enkop neisuj naa kuna baa; ore enedukuya, eunito ilkeek, amu ore ilkeek naa eitesidan enkijape oloing’ang’e neibooyo sii eyaroto e nkulukuoni, neisho ing’uesi manisho o iloipi. Ore eniare, aiturrur nenang’ari oltaka tonkoitoi naishaakino, negeli ore nena naidim atipik metupurdata nepiki enkulukuoni ore nena nemepurda nepeji. Ore eneuni naa egirai aitumia engare tenkoitoi naishaakino pe meisargieki, netumia sii intokitin nemeinyal olmanyara. Eiteng’enita sii enkop ang iltung’ana esidano eripoto olmanyara.

Kuna inkoitoi nasuji peyie eiboori enkiminata oo siatin tolosho lang, ore enedukuya naa teneripi imalin nekineputua tenkop anaa entim, enkop, osoitoi sidan. Ore eniare naa teneiteng’eni iltung’ana aisho eng’eno naipirta isiaitin olfundii metaa melai aikata isiatin naasi o nkaik enye. Ore eneuni naa teneitoomoni ilaisotuak oyau ereteto enkop neshet inkampunini naishooyo esiai, neiger ilbarnot kumok. Aitagol nerepi esiai enkiremore peuni ilchambai netumi indaiki namiri netumi iropiani.

Kuna siaitin eishaa neasaki olbungei iltung’ana tenkop e Kenya, ore enedukuya naa peewuo bunge aitobir sharia naret iltung’ana le Kenya neimie. Kore eniare naa bunge inyamalitin oltung’ana logira aitasheki newuo aimaki tenkuton aing’uraki ewalata . Ore eneuni naa peitasheiki iropiani naishoo serkali iltung’ana neitumia tenkoitoi naishaa aretie iltung’ana tookuna oitoi, ashet isukuulini, ildarajani, aisho ilmareita menat iropiani e bursary alaak iropiani e sukuul. Ajur serkali nesujaa inkisiligat naisiligie apa iltung’ana eton eitu eoshi enkukuo.

Ore enkibelekenyeta oloing’ang’e tolkerenge lang neawua inyamalitin kumok oleng. Ore enedukuya, eyawua enguaran neitu aikata aishakenori amu eyawua olamei sapuk oleng natalaki endaa wenkare. Ore eniare, eyawua oloirag sapuk le nkare loinyala inkang’itie, inkaitubulu, o sukuulini. Eyawua sii enkibelekenyata eunore o nkesuek naapaashipaasha naikuna metaa nelotu olameyu. Eidurie sii iltung’ana too wuejitin nemanya ewuo aing’oru ndaat osuan wenkare enaikuna meishakenoori oloing’oling’oli. Eyawua sii imoyiaritin naapaashipaasha otung’ana osuan.

Ore ilarewak loltukutuki temurua naa keimaa inyamaliritin kumok oleng naa ketum iropiani kutik oleng. Kore iropiani naatum olarewani loltukutuk tenkolong naa aiter mia tano mpaka encheta. Ore eneitaas oshi kulo arewak kuna pisai naa keinyang'ie indaiki olmareta lenche, etii sii lotii inchamai naapaashipaasha naa nena ropiani ake sii elakie. Nena pisai sii ake elakie lelo arewak loltukutuki iropiani e sukuul o nkera enche.